Gino matimore e picha ni en achiel kuom kido koda timbe mar oganda ma wuok e dhod mar Masai. Nikech oganda ma wuok e dhod mar Masai gin ema gihinyo ga madho remo, remo kaka en kakogole kuom dhiang' ma numuno. Nikech ineno ka ruadh ni omake kendo gitweye, ka gisetweye, to vijende ariyo kata yudhe adek mochung' kanyo go. Jaduong' bende oguom kae gi asere, ineno kochwoyo ng'ut dhiang' koseywayo asere, asere chwo ng'ut dhiang'. Kosechwo ng'ut dhiang', to sama remo wuok no to gimadho remo, michiko bendichiko. Koro gimadho ga remo kamano, kendo en chiemokuom gi. Ok en gima rach mar madho remo mar dhiang', to en gima ging'iyo go. Ma sama ikwayo e pap to iwinjo kigombo remo idwa madho remo mar dhiang', ikawo mana asere kata kede moro mabith tibayo to chwo ng'e dhiang'. Tidonje timadho, kitieko to idhi adhiya.

Kidwaro nimondipidh dania to itime yo machal kod mae, imanyo puodho kamoro kama chwe kabisa. Kata kokochwe ahinya to inyalo ketone mbolea to nyakobed kama chwe, tidoe. Kisedoe maber migolo yugi mantie migolo takataka te migolo yiende, to ikawo kodhi mar dania chande. To ikwooore, kisekwore, ikwore puodho kanyo timiye ndalo moko matin kata ka en juma achiel. Tibro duogo limo bang' juma achiel tiyodo ka gisechako ti, koro kidowogo ka gisechako ti, okinyi imondo ilo pi, odhiambo be iduogo iolo pi. Korichalo ng'ama tiyo tich seedbed chande. Koro ibiro gokinyi iolo pi godhiambo iolo pi. Koseromo sa mar doyo, okinyal doye gi rapur nikech rapur duong' bro pudhe. Koridoye mana gi lweti, iketo mana lweti e iye kanyo to igolo buya moti e kindgi. Emipudho ipudho ipudho, pi bendi medo iolo ne. Okiol sama chieng' rieny, nikech kiolo ka chieng' rieny tobro two, iolo seche ma chieng' onge.

Gima biro e pacha e kinde ma inono tijni en niya, mae en tuo mamako um kachiel kod dhok mar diek gi rombe bende, en tuo ma gi dho ngere iluongo ni contagious eczema, iyudo ka okelo nyaka kidonda mar ich, adhonde mamako ich. Koro iyudo ka seche ma omako rombo kata omako nyathi diel omako dhoge, dhoge barore ,remo wuok okonyal chiemo, ok onyal yweyo maber, to en tuo mikelo kaluore gi aluora ma diel odak ekata rombo odake. Kendo machielo be ikele gi kute, nitiere kute be makelo tuo ni. Koro yoo maber en ni seche ma osenone mosenge ni mae en tuo ma omako diel ni ,en to mane, to itimo negi chanjo, kosetim negi chanjo to biro gengo mondo tuo ni landre dhi mak moko machielo koro biro yudo ka osegenge kendo orumo kuom rombo kata diel achiel

Oduma ilose eyoo ma chal koda mae e aluora na, oduma sama opidhe puodho kosetegno motegno maber e puodho tiweye motuo. Kosetuo motuo maber makoro osusore kende cha tidhiye puodo tinyalo tingo kede omro mipako dhoge maber kata inyalo tingo pala, pala moro maok nyal chuoyi mana matin. Koro kisedhi e epuodho imondo gokinyi ka chieng pok owuok tidhi ridho oduma to ka ineno ni okinyal ridho oduma gi osakle ne kapod ochung e yien mar oduma kamano tiweyo ka osetuo mineno ni inyalo bete tdhi titongo gi itongo gi itongogi tichoko gi kamoro achiel kendo itongo itongo ichoko kamoro achiel koro miyi yot. Kiseridho otuchi ni kendo ichak idhie otuchi machielo tikao odumbi itero dala

Kido achiel mar bel mahero en ni bel ekinde ma bel osechiek, kikaw akawa bel mana matin dis achiel to iriwo gi mogo mar marieba, otuch e marieba mo kendo omako, omako mogo no maber makiruo godo nyuka ok owuog obore, kitedo kode kuon en aena kuon mar cham maber molos maber. Gimachielo mahero godo bel en niya, bel achiel tingo bel mangeny, osakle mar bel achiel otingo bel mangeny modhuro kabisa makikao e bel ,wii bel kata osakle mag bel gi abich to idino idino idino mano miyi bel mangeny minyalo tedo kuom ndalo mlach. Gimachielo mamiyo ahero bel en ni kuon mar bel ok dhii mangeny. Kikaw bel irego titedo kuone odhi mos mos kendo obudho kendo onyalo kowi kinde ma kech nitiere, kendo bel be inyalo riw gi oduma macham

Tich mar pidho kal mochwe monyagi makaye itimo e yoo machal koda mae. Kisepuro puotho mabe mipuro maber tibiro gi kodhi gokinyi, ok ikom kachiel achiel ikuoyo e puodho ,kisekuoyo e puodho ibro duogo bange iyudo ka otii. Koro nyaka ingi maber sama idoyo nikech kal chal ga gi lum, koro sama idoyo igolo lum tiweyo kal. Koro kal kosedhi mobedo motegno mochiek molokore maber, koselokore marabuor nikech konumu to orachar, koselokore marabuor ti irito motuo. Kidwani otuo gi e puodho irito motuo, idhi gi pala gi odheru tikaye gi e puodho, inyalo dine gi e puodho kanyo milose maber kata ikaye kosetegno to pok otuo maber, ikae gi e puodho, itinge ikele dala imoye otuo gi dala, idine gi dala to ikane gi dala

Tich mar pidho marieba itimo e aluorana e yo machal koda mae. Marieba ipidho ga e maraba, koro e kinde ma opidhe e maraba kamano iyudo ka yien achiel onyak, tiende okere okere, yien otingo kata marieba apar kata mana prariyo kata mana abich, koro luore gi kaka onyak ni. Koro ekinde mochopo koro idwa pudho marieba kata ni idwa kunyo marieba idhi gi kweru, kik idhi gi kweru mabith ahinya nikech kidhi gi kweru mabith ibiro ngado marieba kata ibiro chadho gite ma gidong e loo. Koro kisedhi gi kweru tingiyo kama tie maribeba ngiyo, kama tiende ngiyo no ema ichako kunye godo, to kikunye gi kama tiende aye tidhi ngado marieba, koro ingiyo kichung, ingiyo ni tie marieba ni nopidhe, nochuo kede ni ka ngani ochung gi kanye. Kiseneno tikunyo maber gi kweru tigolo marieba to ka en kama loo yome tinyalo mako kor marieba, kisemako kor marieba to ipudhe to marieba wuok titingo itero dala, idhi ichwero, imoyo tuo, irego, imadho nyuka

Gigo madware e oloso oporo kata e goyo oporo en machal achiel en machal koda ma. Kidwa loso oporo nyaka ilose gi tung mar lee, imanyo tung mar lee motegno maber kiyudo kata kama lee otho tikao tunge moro ma, tunge mowuok no to tunge ibiro ichwero iye maber, igolo ringo go ichwero maber modong maler. Kosedong maler tipowe kama idwaro ni bur obede, kaok kamano tikao pien moro midolo maber mosetuo, idole maber tipowe tiweyo ka siandani nitiere gi bugo, mbele ne be nitie gi bugo moro be ipoe e diere kanyo mikudhe godo. Koro gimachielo be manyaka bed kae en niya, ngama goyo oporoni oned ngama nigi ngeyo, oporo kigoyo nigi ranyisi mopogor eopogore ka ginyiso gik mopogore opogore. Nitiere mor, nitiere kuyo, nitiere nyasi koro ngama goyo oporo en nyaka obed gi lony ma seche mogoye ok ochiw ote marach

Nyithindo matindo kata nyithindo mag jo nursery e gweng'wa kata e alwora kama adakie ipuonjogi e yo machal koda ma. Nyithindo matindo en ng'ama kidwa puonje nyaka ibolri ma pachi rom kode. Kidhi ni in ng'ama duong' to en ng'ama tin, ok ubiwinjoru obro luori. Koro nyathi en ng'ama iolo. Nyaka ibed mamor sate, ok ibed makech. Koro kipuonjogi, oherga puonjgi e klas nikech gidhi e skul pile ka pile, koro ka gidhi e skul, klas ka klas nitiere gi klase ama nyathi ka nyathi, grade ka grade nitiere gi klase. Koro e klasgi kanyo emiyudo ka giwer, gimile, ginyiero, gitugo kochopo sa break giwuok gidhi gitugo, giduogo e klas. Kochopo sa nindo, bende japuonj ketogi kanyo ginindo. Koromo sa mar dhi dala, to iweyogi to giwuok gidhi dala. Koro e alworana nyithindo somo e klas to ok ketgi e klas nyithindo mang'eny. Ibede klas kaluwore koda grade ma intiere.

Gima biro e pacha ekinde ma aneno e udi kata kuonde ma oganda wa ma, makwayo dhok, madar gi dhok kawuotho kodgi kamanyo chiemo pii odake en niya, udi magidake oken udi migero e yono makare nikech gin joma dangni ma owuotho kawuono en e pinyni kiny ene piny machielo ,orucha en e gweng machielo ,orucha mabiro entiere kama chielo kor gin joma wuotho koro ot magiloso nyaka gilos ot moro maber kendo mayot ma kawuoth owuok ni lum orumo pii orumo wadhi loka machielo, itinge to idhi idhure kanyo. Koro thothne githoro ga tiyo gi yiende gi gundni, agwetni. koro kaka kae kama nyathini ochungeni, ineno ka mae gima oket kae gin mana yiende mopangi, agwetni nikae, gundni bende nitiere ka, agulu be echo ineno koket e kor ot kacha chande, kendo bende nitiere kae ma itede. Koro kamano ekaka thothne githoro ga dak nikech gin joma wuotho pile ka pile

Ber maiyudo ka itero pala e grinder en niya, ne ngat matimo grinder, ber mokuongo moyudo mano yore mar yuto, kamano en be ekaka en be oyudo pesa ma onyalo nyiew ne go nyitindo chiemo, otero gi godo e skul, enbe orwakore, enbe oneno kaka onyalo timo wechene achiel, ariyo adek moro. Koro en yoo achiel mar yuto ne jogo matimo ohala mar grinder kata jogo mapako pala bende. Yoo machielo en ni,e kinde ma in gi lee dala, beti dala, pala to gibedo madik, ikaw otero e grinder to idhi ipako ni go maber modhi obed manyien kendo maler. Koro pala madingli, beti madingli kata kweri mage dingli, kwer madhoge dingli maok tii ikao otero e grinder, grinder pake moduog maber kendo moduog obed manyien. Koro mano e gik miyudo, mago e ber mawuok kitimo weche mag grinder

Gigo makelo mor maneno kae en rabuon. Rabuon ni en rabuon monyak kendo otimo maber epuodho kata kain japur, kata kain ja ohala mobiro nyiew rabuon, ma rabuon ma nyaka miyi mor nikech inyiew gino maber ,gino mayweyo wang, gino madhi lombo wang jonyiepo ma kitingo idho go e chiro onge ngama biro biro ngiye towachoni rabuon gi thindo thindo ,rabuon gi odhero to rabuon gi opugno e yono maber. Gimachielo makelo mor kae kopogore koda yuto en puodho, puodho ma jogi opuro gipuro puodho maduong mar rabuon kendo rabuon onyak, koro tich matek ema kelo keyo. Gino miyo jii mor kendo gino kelo mor kae kendo kineno jogi en dichuo gi dhako, seche ma gitiyo kae giriwre kamoro achiel gipuro, gi maber ni, ranyisi manyirore kae en ni tich matek ema kelo keyo, kaok itiyo matek onge gino ma ibro yudo.

Chiemo mar mtura kiloso ilose e yoo machal koda mae. Ikao nyombich mar dhiang maduong, tikao nyombie matindo tindo mar dhiang tisoyo e iye kanyo, ikao remo bende mag dhiang tisoe iye kanyo, kisesoyo maber titweyo dho nyombijni ,kisetweye tichwake, kisechwake maber, tikawe tikete e moo tichako wange, ikete mana e moo matin tichako wange. Koro iwange awanga, iwange awanga ,kisewange mowangore maber miloso kachumbari moro e bathe bende maber, koro jonyiewo biro tingadone mana ma kar pesani modwaro todhi ochamo. Bathe kae bende aneno ka nitiere aliya, aliya iloso e yoo machal koda ma. Ikao ringo, kisekao ringo minyiew, tidange maber milose mobed mopambore, kosepambore tipore chumbi mondo kik otow, kasto ikaw imoyo e wii mabati pile ka pile manyaka chieng otuo, kok kamano titwange gi mogo mar marieba, kisetwange gi mogo mar marieba timoye oko nyaka chieng otuo

Njugu iloso eyo machal koda mae e aluorana . Njugu kipidhe, en onyakga kodhi piny elowo. Okanoga chiembe elowo piny piny piny piny, piny. Koro ka njugu osebet motegno idwa sinje. Mondo mi ing'e ni njugu otegno, ineno ka it mar ite ok yom yom. En ralum to en ralum moro ma oduong'o oduong'o oduong'o oduong'o. Mano nyisi ni njuguno osetegno. Koro kineno ranyisi moro amora machal kamano, nyisi ni njuguno osetegno koro ka ochopo sama isinjo njugu, ikawo odheru, kata traf gi ogunia gi jembe. To idhigo epuodho, koro ka isedhigo epuodho to ok igogi machiegni gi kama tie njugu nitie, igogi mabor matin nikech kigogi machiegni to idhi tong'o njugu. Igoyogi mabor matin to ipudho njugu. Ka en kama lowo yomie to inyalo mana pudhogi gi lweti. Kisepudho to iteng'o maber igolo lowo, to ibedo piny ichako pono kachiel achiel kiketo e odheru kata kiketo e traf to itero dala, to iluoke. Ka iseluoke igolo lowo to imoye otuo kata iboke ichame..

Ahero tich mar pono njugu kaluore e yo machal koda ma. Njugu en chiemo mamit kendo en chiemo mamiyo jii moo e del kabisa. Koro njugu seche monumu ka en njugu moro marakwar chande, omit kabisa kichame konumu kamano kendo kiyude kotegno kichame en chiemo mamit ahinya. Koro njugu kisedhi e puodho mipudho njugu, mipone, kibiro kode dal m iluoke maber, tikawe tikete sufria, tiole chumbi, tiolone pii tiumo tichwake iboke, kochiek ichame pod en chiemo. Njugu kigole e puodho isesinje e puodho kamae mipone maber, tikawe tidhi imoye, kisemoye, totuo to lope olore, loo koseolore motuo maber kabisa, tibiro ipoke, kisopoke tichiele, ichame kaka njugu mochiel. Njugu bende mochiel inyalo rego kiserego togoloni moo mar njugu, koro magira. Njugu en chiemo mamit kendo ahero tich mar pono njgu

Kidwaro nimondo inge goyo gita nyaka ibed ngano mongeyo goyo gita tokendo wer miwero bende donjo gi beat mar gita ma igoyo. Ok inyal biro ni iwer to beat mar gita opogore gi duol mar wer. Kidwani mondo igo gita nyaka ibed ngano molony mongeyo goye. Ka ineno ka jago ni bende nitiere gi microphone e ite, onge kaka onyalo wer ma raduol kata sauti ma gita goyo winjre ka oonge gi microphone, nyaka obed gi microphone mamedo kow duol no dhi mabor mondo joma ochung kanyo machiegni owinjre. Ka ineno ka ngeye kanyo be otingo bunde kanyo. E bunde go bende nyaka igogi, nyaka ibed ngano ma ongeyo kaka igoyo bul nikech oken bul migoyo kaka jo roho goyo, en bul migoyo kokalo kuom lony manyasani. Koro nyaka inge gigi maber, en ni nyaka ibed gi ngeyo tiend moro ka moro nyinge gi tichne kaka itiyo kode

Odiochienga mokuongo mane adhi e puodho mar ngwedo alot mar skuma, nakia kaka ingwedo alot mar skuma, an nangeni kimako alot ingwede nyaka e chunye malo, ingwede nyaka ineni itieko, nakia ni ichak lwer tiende mapiny, ite mapiny gi ema ichak lwer kiidho malo. An nangeni kineno kama it nitiere maduong, mano ema ingwedo, ma itgi tindo tindo go tiweyo. Koro kane angeyo bange ni aketho alot e puodho, aloyo alot, abedo ka adhi kama ite dongo, ma ite dongo ema adwani angwedi takadho ma ite tindo tindo gi. Koro nafwenyo bange ni kidwa ngwedo alot ichako gi e tiende piny, niitere moko ma nyaka ilwer igol piny tichako gole gi e tiende piny. Ite be ok igol ite manegny mokadho adek e tie alot achiel nikech kigolo mangeny tidho lwere, koro igolo adek ariyo, adek ariyo, adek ariyo, adek ariyo kisudo kamano kamano timiyo alot thuolo ma rloth kendo.

Mae en alot mar spinach. Aneno ka wuon puodho obiro kae, ong'wedo alode mar spinach. Ta alot mar spinach en okngw'ede kaka ingw'edo alot mar skuma. Alot mar skuma king'wede ijake, kendo iyudo kowuok e kede mare kata ket alot no, iyudo kowuok nyaka gi kede no te. To alot mar spinach ok ng'ad e yo machal koda mano. En nyaka iting' pala moro ming'ade go. Kok ing'ade gi pala, tiriwe gi lweti maber, titure nikech en alot ma nwang' nwang'. Koro mondo mi kik iketh ite, ite kik lurre ni e puodho, inyalo biro gi pala. Koro kiseng'eyo ni adwa ng'ade e fut marom kamae kata adwa ng'ade kochakore gi kae kodhi malo, timako ite midwa ng'ado no ting'ado kamano kamano ka idhi. Koro ento ting'ado ite ne madongo dongo go tiwene matindo tindo go thuolo mar yarore kendo mar dongo.

Kidwaro ni mondo irit kitungu ma ang'ina e yo ma okokethre, itime e yo machal koda mae. Kineno ka gisetegno ma mong'inore no osebedo motegno maber, eka igole epuodho. Kik igol ma pok otegno. Kigolo ma pok otegno, to kitere e chiro kata kikete e ot kuom ndalo mang'eny, obiro chako golo pi, ama ka mteja obiro nyiewe, tiyudo ka obedo kotow, oyomyom, iye rachar. Koro mokuongo nyaka ing'eni igole puodho kotegno. Mar ariyo, kisegole puodho kotegno, moye otwo. Kisemoye motwo maber, kawe iole gunia. Kionge gi gunia, many kamoro minyalo ole mikaye to kik ikete kama ng'ich biro yude. Kikete kama omako ng'ich, tobiro chako tow. Ikete kama otwo maber mamiyo muya kata ng'ich oklwar kuome. Obedo mangima seche te, kata obedo ma fresh seche te.

Odiochienga mokuongo mane adhi gweyo mpira mar adhule, naparoni ochalo kaka mpira mar ananga matek minyalo gweyo gi tiendi nono nikech kane adhi gweye aonge wuoche agweye gi tienda nono. E kinde mane agweyo mpirano kane adhi gweyo nayudo ka otek, kagweyo ayudo ka wii koka ongikore matin ma goyo mpira otama ,katemo ni aringo kendo achak agweyo loo, kare. Koro gweyo mpira dwaro jogo mantiere gi lony. Kinde mokuongo kata odiochienga mokuongo mar gwero mpira ekane ayudo ni en tich matek. Seche moko inyalo ringo aringa epap seche tee ok iyud kata mpira, seche moko imako amaka mpira mipaso ni apasa mpira ni to ngama chielo osemayi dho godo. Koro tich mar goyo mpira en tich matek, nyaka ibed gi ngwech, nyaka ibed gi ujusi moro ma kimako mpira inge kaka ipisore kode midhi iloye goal.

Gimokwongo midwaro e kinde ma ipidho nyanya en kodhi mar nyanya. Nyaka inyiew kodhi e puodho, kodhi moyier kendo kodhi moyiedhi gi sirikal, ni mae kodhi mar nyanya mipidho. Kisenyiewo tibiro iloso bed maber, seedbed maber tiloso kodhi. kiseloso kodhinigo maber tipidhogi. kisepidho iolo negi pi okinyi godhiambo okinyi godhiambo nyaka gichak twi. Kagisetwi ti golo itere puodho kama niseouro maber midoyo, kasto ichako kunyo bugo ka bugo ,bugo ka bugo tipidho nyanya. Koro ibiro iolo negi pi okinyi godhiambo okinyi godhiambo kaka gimedo dongo be, inyiewo yath igoyo negi. Kigoyo yath kudni ok bi biro mondo omi chuogi. Koro nyaka ine ni idoye pile pile oler, yath be kineno ka gichalo gima gida bedo matuwo, igoyo yath, pi be kapod gitindo, iolonegi pi mondo giyud ngufu mar dongo gi chiemo.

E alworana kumadakie maembe ipidho e yo machal koda mae. Ok giheroga pidho maembe ma nya kisunguni, ipidho maembe moro ma nyaluo chande, to maembe kipidho ok inya yudo kopidh e chuny puodho. Ipidhe machiegni gi dala. Kata ipidhogi mana e orundugi kendgi, kidhi tiyudo ka gin yath mar maembe mopangore opangore opangore kanyo mang'eny. To ng'ani odoyo tie mare, maka ok do tiendgi. Gidongo mana kendgi. Gin yath maduong' ma osedongo kuom thuolo malach . iyudo mana ka gidongo mana kanyo kendgi, kagisedongo, magisetegno, nyithindo chako chamogi kapok gitegno, ma gichwe gitegno, ma gichak chiek gi e yath. Tineno ka mae entiere nyaka gi jalony mabiro kone chandruoge ma okadhe e puothe kendo gigo monego obed notimo. To ma e alworana, gin gidongo kendgi. Gidongo gi tekogi, giloso chiemo kigin.

Gima timore kae miyowa ranyisi maber kama apoyi ni osegoyo okang' ka wuoke. E picha mokuongo momak kore, to ineno ka en apoyi ma twi e juala. Mano kodhi mar apoyi ma koro eka nopidhi. Koro ka nopidhe, tokawe, kosechako twi mobedo matin tokawe gi loo etiende, tokete ei juala. Kosekete ei juala ma oolne loo maber, tochak oolne pi. Oolne pi ka en gi e loo kanyo. Koro kaka omedo dongo, tokawe, odhi okuny bugni bugni e puodho topidhe. Nikech king'iyo gi piny kanyo but lwet ng'ano ineno ka nitiere kodhi matindo tindo mag apoyi mang'eny matwi. Koro niolo negi mana pi, idoyo gi, ibiro ing'iyo ka gin gi tuwo, gidongo maber. Koro ka ineno ka odhi adhiya kuom thuolo malach, odhi kuom thuolo malach ma nyaka kama koro apoyi mane tin ni, koni, e picha machielo koni ni, koro ineno ka osenyago olemo. Kendo koro en apoyi moseromo michamo.

Ma en olemo, en olemo e kido mar apoy. Koro apoy itio godo e yoo machal koda mae; kidhie yath tiyudo ka apoy osechiek, inyayudo ka ochako chiek gi e yath ti pone tibiro kode dala tikuoge manyako chieg maber, kose chiek maber gi dala inyalo chame, kata ntiere machiek gie yath. Koro kain gi apoy mosechiek, ikao pala gi sani gi pii gi besen matindo kata gi kikombe ti lwoko apoy. Kiselwoko kore maber, ti kao pala nino tichako pokogo kore, ipoko maber mokichodh nyayie, ipoko maber kisepoko maber mitieko tibare gi e diere tigolo kodhi. Kodhi go inyalo olo kamoro iketo two ibro dhi pidho, katipuke puodho kong'ich kamano ochako twi. Korokisebaro yie migolo kodhi tee michwero maler tipoge ipoge ipoge, kisekenge timio jii to jii chamo.

Gima timore kae enni mamani odhie pwodho mopidhe rabolo, todhie rabolo mosenyak, mosetegno odwa pono mondo oter dala. Ma inyalo yudoni en rabolo ma kopone otere dala odhi yiedhe kose yiedhe, tolwoke tokenge matindo tindo to otede kata ochiele, tichame gii chiemo machielo kata inyalo madh kode chae kendo inyalo yudo ni maen rabolo ma kosepone kama to odhi kode dala to olwoke maber to boke tichame. Katinyalo yudo ni maen rabolo ma kojake odhi kode dala to dhio kwoge tochiek tichame. Koro gima timore kae enni mamani obire pwodho pono rabolo oting'o otero dala, dala kanyo odhi konyo e kido mar chiemo mopogore opogore.

Gino mabire pacha mokwongo enni, maen factory kama ilose moo mag avokado , kata gigo duto mwayudo kowuok avo kwom avokado, mae e kama ilosogie, ineno ka avokado mosepon mogol e pwodho ibiro kodgi, kosebii kodgi tikao gi tiologi ei odundu ni maber, koseologi e odunduni ichako olgi gi malo. Koro ei odundu ka odundu iyudo ka nitiere kidienje mopogore opogore, ntie kaka opoggi. Koro kagibiro kamano kagimol kagidonjo piny, iyudo ka pii bende ntiere kanyo. Gilwokore chuth e pigno kagisewuok kanyo ineno ke dhogi bende pod ntiere gi gik moko ma apo avokado mokogodo e yath ka, ntiere kama dhi golo dhogigo maber kagisekadho kamano, ntiere kama dhi poko ng'egi, ntiere kama pogogi e diere to golo kodhi, koka ntie kama dhi regogi, koro gikalo e kidieny mopogore opogore.

Mokwongo gima timore kae wan e pwodho, maen pwodho mar avokado. Kae ineno kaen ere japur bende ntiere kae en gi jerican e ng'eye. Jerican ni gima iting'ega en yath. Mae yath migoyo ne e pu igoe pudho inyalo goe ne cham, ama inyalo goe ne gigo mopidh e pwodho mondo geng' kudni kik makgi kata two moramora kik bii mondo kethgi. Korineno ka ogoyo e tye avokado manyisore nintiere kudni moro mosebiro machwoyo kor avokado kendo kogoe itene, ntiere kudni moro mosebiro machwoyo itene mamiyo avakado koro oknyal chiek e yoo no makare, kendo okonyal ting'o e yoono maber.

Gigo makelo mor maneno kae ien olemo miluongo ni afuoto. Ma dho ngere dendo ni water melon. Ineno kaka afuoto mar ng'amni ochiek kendo oloso maduong'. Ma en aena gioko en mana kar kende gioko. En ga mor mar japur. Kachiembe timo maber, ka cham mopidho epuodho onyak maber kendo duokone pesa ne mane otiyo go edoyo, otiyo godo e goyo yath, motiyo godo e nyieo mbolea, miotiyo godo enyiewo kodhi. Koro magi e mor maduong' man tie kae. Afuoto onyak kendo afuoto otimo mabere puodho.

Afwoto itiogodo e yoo machal kod mae, afwoto en olemo, en olemo ma kicham entiere gi pii. Jogo maonge gi pii e dendgi ooh ikonoga ni gier chamo afwoto pile kapile. Kendo e ndalo ma rio ng'eny kata e ndalo ma oro ng'eny ineno ka dhano modhuro oeroga dhi chamo afwoto e chiro, nikech afwoto ntiere gi pii mang'eny kendo afwoto be iwachoni ni en olemo ma kichamo to omio ng'ato yudo dende. Koro jogo madwaro ni omedo kilo madwaro nobed omed ring'o e dendgi oh ikonogiga ni kidhie pwodho kata kidhie chiro, many afwoto mondo mii icham. Yoo machielo ma itiogodo kod afwoto, afwoto iloso godo juice ma imadho. Kokawe, otere e factory morege maber, iloso kode juice kendo imadhe.

Gino masewinjo mosetimore kuom olemo mar machunga en ni, umbe landore ni omit. Olemo mar machunga mit. King'iyo jus mar machunga imadho, omit. Kendo kineno kata modhi molos gi machunga, iyudo ka gidung' mamit sawasawa. Koro olemo mar machunga en olemo mamit ma kila ng'ato nyalo gombo ni mondo ochame kendo itiyo kode e yore mopogore opogore. En gi ndadhu mamit, kendo kosechiek kamae tineno ka olombo wang', oywayo wang', oywayi machiegni. Koro magi e weche masewinjo kokalo kuom olemo mar machunga. Olemo mar machunga en olemo maber ahinya. Kata kinyiewo jus mar machunga, omit. Kata kinyiewo jus kola mar machunga, tidhi ibudo timadho, omit. Gino moramora mawuok kuom machungwa en gima nigi ndadhu kendo gima mit.

Olemo mar mananas iloso e alworana e yo machal koda mae, olemo mar mananas kidwa pidhe, kiseng'ade maber, kichwero kore maber, wiye mineno imako no, mano e ma ikao tidhi ichuoyo e loo to ipidhe godo. Okikaw mananas mangima e pidho, wiye no ema idhi ichuoyo e loo tipidho. Koro kichuoyo gi mang'eny, tidoyo gi, kisedoyo gi, mbolea bende iketo negi, yath bende igoyo. Gidhi gidongo maber, ma ginyag ni, kagisenyak to ginyak ni manananas. Mananas bende kosechiek, tipone, ikele dala, kisekele dala, iluoke, kiseluoke tichwero ng'eye no maber. Tigolo, entiere gi gik manie ng'eye mamoko moko e iye, igolo igolo. Kisegolo maber ting'ado timiyo ji tochamo. Kamano e kaka ilose e alworana.

Gino makelo mor kae en puodho mar mananas. Puodho ni en puodho maduong' ahinya mar mananas kendo otimo maber. Kata kineno japur wuon puodho kaka omako mananas e lwete, obwonjo abwonja mos nikech ong'e ni ka mano en mananas achiel, to puodho turi ni oting'o mananas, matie ni mananas ni owuok e yo no maber. Kendo gimachielo makelo mor kae kineno, en rabolo. Ng'ani ok opidho mananas kende. Ei mananas rabolo bende obolo obolo obolo ei iye. Maseche ma mananas ochiek, ochamo, rabolo be oyudo monyalo chamo mokuogi mochiek. Rabolo moboki be en go kanyo. Rabolo mochiek bende, mochiel bende en godo kanyo. Kwadok e mananas ni be king'iyo en mananas ma pache ler, en mananas ma dende ler. Matie ni onge tuwo moramora ma mananas ni nitiere godo. En mananas mopuch kendo ochiek e yo no maber.

Gigo makelo mor maneno kae. Ma en puodho mar ndim, kata yath mar ndim. Ndim ni ochiek, kendo ochiek molokore ma ratong'. Ndim chiek tieng' diriyo. Ntiere ndim machiek koralum, to ntie machiek ka oratong'. To mae kata king'iye ineno ka ndim ni ochiek e yo no maler kendo oduong'. Ka thoth ndim tithoro ga yudo ka giwuok e yath mokuot matindo tindo, to mae duong', ler, onge gi mbala kata alama mora mora e dende. Koth bende aneno kae ka oya goye. Koth ogoye matie ni, ka pinyni kata alwora ni en alwora ma koth goyo seche te. Koro mor mantiere kae en ni kinde ma koth chwee wayudo chiemo maber. Kokalo kuom koth, japith kata japur ni odhi kayo kaendi maber ma ite ler ma koter e puodho, koter e chiro toksungi, usore ausa kende.